Irio ici nĩ irio cia rũcinĩ na irĩagwo mũndũ okĩra o ũguo. Gwakwa, nyambagia na kũnyua maĩ arabu ngarĩa matunda mau, ningĩ ngoya cai wakwa, mĩgate yakwa, na itumbĩ ngarĩanĩria hamwe ngarĩkia ngahũna.

Maya nĩ mahiga na nĩ njiguĩte ng'ano nyingĩ mũno ikoniĩ mahiga maya. Mahiga maya marĩyagwo mũno mũno nĩ mũtumia wĩna nda kana kana wĩrĩgĩrĩire kũgĩa mwana. Atumia aya nĩmeriragĩria mũno kũmarĩa na metagia o kaingĩ. Thikũ ici nĩwonaga nginya mahiga maya makĩendio kũrĩa thokoinĩ kuonania atĩ atumia nĩmaramarĩa mũno.

Haha nĩndĩrona thaburia ĩna iriya ĩigĩrĩirwo igũrũ wa ngathi. Iriya rĩrĩ nĩrĩrĩkĩtie gũcamũka na rĩ hakuhĩ gũitĩka, no hatirĩ mũndũ ũroka kũhoria mwaki ũcio. Kuga atĩ iriya rĩu norĩgũitĩka kahinda gatarĩ kũraya. Koguo mũndũ abatairwo gũkorwo hau iriya rĩgĩcamũka nĩgetha kwĩ rigĩgĩrĩria gũitĩka kwa iriya.

Gĩkĩ nĩ kiugũ, na nĩ harĩ bata gwaka kĩndũ gĩkĩ nĩũndũ nyamũ kana mahiũ maku nĩmahotaga kũrĩa wega hatarĩ na thĩna o wothe. Ningĩ, nĩcikaraga handũ he hatheru na kuoguo kũrigĩrĩria mĩrimũ na maita maingĩ tũtambi. Ningĩ harĩ mũrĩmi, mũrĩmi no ahote kũrora mahiũ make wega atarĩ na thĩna o wothe. Nĩwona kiugũ gĩkĩ nĩ kĩnene mũno na kuoguo no kĩingĩre mahiũ maingĩ mũno ta ngũkũ na ta ngũkũ no ciganĩre ciĩ nyingĩ mũno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, wa mbere nĩ ndĩrona hena mũkawa mũthaka mũno, ũbangĩtwo wega, nĩ mũtheru na wĩna mahũa ma rangi wa nyeni. Ningĩ, hena ngirathi cigĩrĩirwo na wakĩtwo na mwako mwega ũragucĩrĩria andũ. Warora, nĩ mararuga nyama itiganĩte ta ngũkũ, nyama ya ngũrũwe na nyama ya ng'ombe. Ningĩ nĩ ũrona nĩ ĩragucĩrĩria nginya ciana tondũ nĩ ĩrauga nginya ciana irĩa ciĩthĩ wa mĩaka ĩtano nĩ cikoragwo cigĩtwo thĩiniĩ wa irio-inĩ icio. Koguo ũyũ nĩ mũkawa mwega mũno ũngĩthio nĩ andũ aingĩ ta agendi.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona bamĩrĩ. Bamĩrĩ yũkĩte hamwe ĩgacemania, na nĩ ũrona ĩkenete mũno biũ na nĩ ĩrarĩanĩra hamwe irio, angĩ nĩ mararĩanĩra thani ĩmwe-inĩ ĩmwe, angĩ nĩ maninĩte irio, angĩ no kũrĩa mararia na angĩ hena kĩndũ maranyua ta iria kana juice . Andũ aya makenete mũno na nĩkwaria mararia, na nĩ ũrona hena mũtumia wĩ hau ũrĩa ingĩciria nĩ nyina kana cũcũ wao.

Mũtu wa mbembe kũrĩa njikaraga ũmaga igana rĩa one fifty. Na thogora ũyũ wa mbembe thokoinĩ ũtongoragio nĩ kĩndũ ta mbura. Kwĩna mbura arĩmi nĩmekũhanda na mbembe icio nĩcigũkũra o wega, no kwaga mbura mbembe icio nĩcithiyaga ikoma na koguo mbembe cikanyiha thokoinĩ na cikahaica. Koguo ĩgakorwo ĩrĩ thĩna kuona mbembe icio na koguo mũtũ ũgũthiĩ na mbere ũkĩhaicaga na koguo ũgakorwo thĩna kwĩ mũgũri.

Twagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra mĩtugo ĩno hĩndĩ ĩrĩa tũraria na thimũ. Wa mbere, mũndũ ũrĩa wahũra thimũ nĩe abataire kwambia na mĩario na agakũgeitha, agakũmenyera ũrĩa ũhana. Ningĩ hau, e kwambia mĩario ĩrĩa egũkũhũrĩire thimũ nĩũndũ wayo. Ningĩ, we ta ũrĩa ũrĩa wahũrĩrwo, ũbataire gũthikĩrĩria kĩrĩa mũndũ ũcio arakwĩra ũtegũcokanĩrĩria kana ũkaria mbere ya akwĩrĩte kĩrĩa egũkũhũragĩra. Ningĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kwaria na mũndũ ũngĩ na hĩndĩ ĩo nĩ ũraria na thimũ, ũguo nĩ kwaga mĩtugo. Na kũoguo twagĩrĩirwo gũbuata mĩtugo ĩno hĩndĩ ĩrĩa tũraria na thimũ.

Akenya nĩmaragia na gĩtĩo kũrĩ ageni arĩa matũcerera. Nĩũndũ ageni aya nĩmatũrehagĩra mbeca magĩũka kuona nyamũ cia gĩthaka na indo ingĩ nyingĩ iria twĩtĩyagĩra twĩ ta Akenya. Akenya nĩtũkoragwo na thiomi igĩrĩ gĩthũngũ na gĩthweri, no gĩthweri nĩ rũthiomi rwito rwa mbere. Harĩ gĩthũngũ ĩkoragwo ĩ kĩndũ kĩega, tondũ no tũhote kwaranĩria na ageni hatarĩ na thĩna wa rũthiomi.

Kũhũthĩra macini ya gũtinia mbaũ kũrĩ ũguni mũnene gũkĩra gũtinia na icoka. Harĩ icoka mũndũ ahũthagĩra hinya mũingĩ mũno na ũkuoya mathaa maingĩ mũno kamũira ũtinĩtie mbaũ tondũ ũratinia ihĩndĩ kwa ihĩndĩ, no ũkĩhũthĩra macini ya gũtinia mbaũ, macini ĩo nĩ ĩkũhũthagĩria wĩra tondũ ĩratinia na thitima na ĩgagũteithĩrĩria tondũ ndũratũmĩra hinya mũingĩ ũkĩringithania na icoka.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrarora magetha make, ahandĩte nyeni nyingĩ mũno na nĩũrona nyeni ici ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, citirĩ na tũtambi, ciĩna rangi wa nyeni na nĩ nyingĩ na cikũrĩte tu o wega mũgũnda-inĩ o wothe na kũoguo nĩ arakenera hinya wake wa kũhanda nyeni ici na nĩnjũĩ nĩekũgĩa bainda nene mũno.

Mũndũ athiyaga akahingũra rũrenda rwa PayPal, ningĩ ũkaingĩra ũkĩhũthĩra e-mail yaku. Ningĩ ũcarie njĩra ya kũruta mbeca ũkuoya itua rĩu rĩa gũthamia mbeca ũgatwara kũrĩ bengi yaku. Ningĩ nĩũkwandĩka mbeca irĩa ũrenda kũruta. Na ũkarora kana kila kĩndũ nĩkĩandĩke wega, nĩngĩ nĩũgũthamia arabu weterere ndagĩka nini nĩũgũcikora bengi-inĩ yaku.

Ndita mũrĩmi bũrũri nĩ ũreka wega harĩ, yaani thirikari nĩ ĩreka wega nĩ kũhe arĩmi bataraitha ya mbei nini, na kũoguo nĩ nĩ ĩhotaga arĩmi marĩme matarĩ na thĩna o wothe. Kĩrĩa ndĩrona kĩagĩrĩirwo gwĩkwo nĩgetha gũteithia arĩmi, thirikari ndĩbatarĩirwo kũgũra indo cia ũrĩmi kana magetha kuma bũrũri ingĩ na hĩndĩ ĩo nĩ tũrakũria bũrũri-inĩ wĩtũ. Kũoguo nĩ ĩbataraga kũgũra kũrĩ arĩmi aitũ na ningĩ nĩ getha ahote arĩmi aitũ mahote kuona mbeca na mahote kwĩbanga wega.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ũrĩmi, ndĩrona ta ahandĩte waru na ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ, wahanda waru ici mũndũ nĩonaga mbeca mũno tondũ nĩ kĩndũ kĩrahũthĩka bũrũri-nĩ ũyũ wĩtũ na njĩra nene, ti mĩkawa, ti manyũmba-inĩ maitu, kira kũndũ nginya thoko andũ nĩmendagia waru mũno. Kũoguo nĩ kĩndũ gĩtũrehagĩra mbeca mũno na gĩgakũria rũrĩrĩ ruitũ ona bũrũri o wothe ĩ hamwe.

Haha nĩ ndĩrona mũcere ũrarĩo na nyama. Ũrĩa haragĩrĩria mũcere, nyambaga gwĩkĩra maĩ marĩa mekwamba gũtherũka biũ, ningĩ nĩũgwĩkĩra gacumbĩ kanini na tũmaguta tũnini maĩ-inĩ macio. Ningĩ, ũgũtaha mũcere kũringana na maĩ marĩa wĩkĩrĩte riko-inĩ, kũoguo okorwo ũgwĩkĩrite maĩ ikombe igĩrĩ kana inya ũgũtaha mũcere ikombe igĩrĩ, kũoguo gĩkombe kĩmwe nĩ kĩa mucere nĩ ikombe igĩrĩ cia maĩ. Ningĩ nĩũkwamba gũthambia mũcere ũcio arabu ũgacoka ũgekĩra maĩ-inĩ mau matherũku, ũgekĩra kamwaki kanini mũcere ũcio nĩũgũkorwo wahĩa. Ningĩ, ũgĩtua wa gũthiĩ kwĩ nyama nyambaga gũtherũkia nyama ĩo, ningĩ ũgekĩra indo ta gĩtũngũrũ, nyanya, ndania na indo ciothe iria cirabatarĩka nĩgetha kũruga nyama ĩo. Nyama